Ndogeer ni ogeere logok Ii chekaiyumak komiten ak chito neo ako kora ogeere kotindoi impiret iboru nito kora kele e bichuton Ii kokochesoni impiret logochuton toku kele inete chichiton logochuton kochesan impiret ii sikobit kotoret inonoton kit kora nenyonen metinyun Ii konyonen metinyun ureriet Ii nebo impiret nebo keldo amun Ii orerioniton nebokeldo kotoreti logok sikobit komanam myonwokik amun Ii miten myonuwokik Ii cheibu ngomakichesan en logok kora en niton ogeere ole ibu niton kora chomiet ak kokojinkora logok konai tuguk chechang amun tuitos logok chechang chemobo koot agenge ak kontegei tuguk chechang

Boisioni ko boisiet nebobaet nebo ingokenik ingunon yoche konai chito nemoche kobai ingokenik elenyolu keribto ingokenik chuton amun ingokenik Ii kotiongik che yoche korib en ripset neo sikobit kolok imaik chechang kou niton amun en yu ogeere imainik chechang chekakiyum konyolu en boindet konai kole yoche kibesio ingokenik cheloku ak chemengechen ak kora kechob oleter ole lokyin ingokenik sikobit komotiok imainik kora koyoche komiten tuguk cheu chu kokibor en yu cheyoche keri amun ribe chuton imainik kikonoren amun imayat kokit neimuche koye en sait agetugul ingomokirib ingunon boisioni komoche ripset neo mising

Kit nyonjon metit en ireyu koogeere ole miten minset nebo ibyasinik kominsoniton komoche ripset neo amun toku ot en yu kele ibyasinichuton kemochekeisteji timwek amun yoje keisteji timwek sikobit kokororonekitun ak kotililekitun miten kora mionwoki chechome koim kora minutik cheuchuton chebo ibyasinik koyoche kora kegeer kele kokirib ak kebiit ak kerichek cheimuche Konya kit nenyonjon kora metit en yuton onoeole minutichuton kimuche kenyorji engei keljinoik chechang amun yon kakomin ak kerib agoi koruryo akobiit rurutik kimuche kobakyalda ak kesich kora rapisiek chechang amun en yu onoe ale tindoi rapisiek chechang ak chome biik chechang